Maĩ macio marĩa marutagwo thutha wa kũgetha thamaki, nĩmatũmĩkaga ta thumu kũrĩa maitagĩrĩrio irio mĩgũnda-inĩ, na kũrehe maciari mega. Maĩ maya macokaga kũhũrana na tũtambi twa mĩmera tũrĩa tũngĩkorwo tũkĩtharĩkĩra ĩrĩ mĩgũnda-inĩ. Thamaki nĩcihega andũ mbia rĩrĩa maciendia. Nicitũmĩkaga kũigithi kĩgĩna tondũ mũndũ ndabataraga kũgũra thuma. Thirikari ĩbatiĩ kũiga kĩgĩna gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ. ĩbatiĩ ũthomithia andũ bata wa kũrĩithia thamaki na nakĩĩ umithio wacio. ĩbatiĩ kũhingũra thoko nĩguo arĩmi athamaki maciendagie na kwona baida. Thirikari ĩrehe irio na njĩra ya raithi nĩguo arĩmi aĩngĩ mahote kũrĩithia thamaki na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, matakũmaka irio cikuma kũ.

Ng'ombe ici cibatiĩ gũciarithanio na ng'ombe cia kĩrĩu, ta iria cirutaga iria kwa wĩingĩ, nĩguo onacio ciciarithanio nĩguo kĩrĩa gĩkumĩrĩra, maciaro ma ng'ombe icio, mahotage kũruta iria rĩingĩ. Ng'ombe ici cibatiĩ cirorwo mũrĩre wao, na cirorwo na njĩra njega. Ciugũ ciacio cibatiĩ gũthondekwo ta cia ng'ombe cia kĩrĩu. Ng'ombe ici cibatiĩ kũigwo na ũtheru. Ũtheru ũyũ no woneke na njĩra ya gũcithambia rĩrĩa ciagĩa gĩcoro, na gũcikũrũtĩra nginya ciugũ ciao. Ng'ombe ici cibatiĩ kũheo maĩ matheru, ota marĩa mũndũ anyuaga o hĩndĩ, na maĩ macio, mabatiĩ gũcenjio o mũthenya. Ng'ombe ici cibatiĩ, gwĩtĩrwo ndagĩtarĩ, rĩrĩa ciarwara, nĩguo acihote gũcirigita, na kũmũhoya maũtaaro ma ũrĩa ũngĩka ng'ombe ciaku nĩguo cikorwo na maumithio mega na cikũhe bainda rĩrĩa ũracirĩithia.